Matunda maya magĩũkĩte magĩtagwo ma apple nĩ itunda rĩtarakoretwo rĩrĩ rĩingĩ mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, no rĩu nĩ itunda rĩragĩkorwo rĩkĩhandwo nĩ andũ aingĩ mũno nĩ gũkorwo itunda rĩrĩ rĩtikĩagaga thoko na nĩ gũgĩkoragwo rĩrĩgĩtuĩka atĩ, nĩ rĩgĩkoragwo na ũteithio mũnene mũno thĩ-inĩ wa mwĩrĩ witũ. Itunda rĩrĩ rĩa apple namo magĩkoragwo marĩ mũthemba mũthemba, na nĩ gũkĩrĩ ma mĩthemba mĩingĩ, kũrĩ rĩrĩa rĩkĩrĩ rĩa ngirini, gũkĩrĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩtune na nĩ gũkĩrĩ mangĩ o nama mĩthemba ĩngĩ mĩingĩ magĩtiganĩte. No naguo, mothe nĩ maragĩka wega thĩinĩ wa gũkũ gwitũ rũrĩrĩ-inĩ na andũ aingĩ nĩ maragĩthiĩ makĩmaiyũkĩtie na gũkĩmahanda mũno.

Thiku ici nĩgũgĩũkĩte ũrĩmi wa mĩthemba mĩthemba nĩgũkorwo nakuo, mĩgũnda nĩyakĩnyihire nakuo andũ makĩrĩ na mĩgũnda mĩnini, ningĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa mataũni-inĩ kũrĩ na andũ matarĩ na mĩgũnda na mũndũ nĩarakĩenda gũkorwo akĩrĩma, nĩgũgĩũkĩte indo irĩa cigĩtagwo hydroponics irĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩmĩra handũ ta kĩndũ kĩhana ta mũbaibũ, ũgakorwo ũkĩrĩ na tũrima tũnini tũnini, nĩgetha tũrima tũtũ ũgagĩcoka ũgakĩhanda mĩmera yaku na, wakĩhanda mĩmera yaku thĩiniĩ wa tũrima tũtũ ũgagĩkoragwo ũgĩkĩmĩhe maaĩ gũkiumana na igũrũ, nayo mĩmera ta ĩno ĩkorwo handũ hanini mũno no ũkĩrĩmĩre mĩmera ĩmwe mĩingĩ.

Rĩu thikũ ici ũhoro wa gũgĩkorwo andũ magĩkĩrĩma kana magĩgĩetha mbeũ cia gũkĩhanda indo ta marigũ, nĩ ũgĩũkĩte wĩna maũndũ maingĩ, kĩrĩa gĩgĩkoragwo rĩu thikũ ici no ũkĩhote gũkorwo ũkĩoya o irigũ, ta rĩrĩa rĩkoragwo rĩa gũkĩrĩa no rĩtakĩrĩ rĩru, ũgagĩũka ũgagĩikia harĩ mũthemba wa kĩndũ gĩgũgĩkorwo gĩgĩteithia harĩ kũruta mĩri na wakĩrĩkia gũgĩikia hau, ũgacoka ũgakĩhanda irigũ rĩrĩ mwenainĩ wa tĩri na wakĩrĩhanda nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩruta mĩrĩ na rĩgacoka rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩruta kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ kamũriaria karĩa gakoragwo gagĩkĩambata na igũrũ karĩa gagakorwo rĩu gakĩruta mathangũ, wakĩrĩkia ũguo mũndũ nĩ agĩthiaga ũgakĩhanda irigũ rĩrĩ rĩu mũgũnda-inĩ

Nĩ gũgĩũkĩte mĩthemba mĩingĩ mũno ya ũrĩmi na ũtaramu mũingĩ, na kũrĩ ũtaramu ũgĩũkĩte ũragĩkũria mahũa mũno, naguo ũtaramu ta ũyũ nĩ ũrĩa ũkĩoyaga ihũa ta rĩu karĩa karenda gũkĩruta mahũa, ũgagĩkorwo ugĩgaikia harĩ kĩmĩko ĩgũgĩkorwo igĩgĩteithia harĩ ũruti wa mĩri, na wagĩikia hau, ũgagĩcoka ũgakĩhanda kanyamũ gaka tĩri-inĩ. Kanyamũ gaka o na karĩ kanini ũguo nĩ gakoragwo gagĩkĩruta mĩri na gagagĩkorwo gagĩkĩruta mathangũ marĩa magugĩkorwo magĩkũra ihũa rĩu, narĩo mahũa ta maya nĩ makĩhandĩtwo kũndũ kũingĩ nĩ gũkorwo nĩ raithi na no ũkĩhande maingĩ.

Mĩmera mũthemba mũthemba nĩ ĩgĩciarithanagio na mĩmera ĩngĩ, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruta matunda megega gũkĩra hihi mũmera ũrĩa ũrakĩhandĩtwo hau kabere. Mĩmera ta ĩno ĩgĩkoragwo hihi ĩgĩkĩrengwo, yakĩrengwo karũhonge kau kayo karĩa gakĩmerire ĩgagĩcoka ĩgakĩgacũrwo na gatagatĩ nĩgetha ũgagĩcoka ũgagĩũka ũgagĩkĩra mũthemba wa itunda rĩu rĩngĩ rĩgeni, rĩrĩa ũrakĩenda rĩkorwo rĩgĩgĩciara kana ũgĩgĩciarithania narĩo. Kanyamũ kau wagĩikia hau, mũndũ nĩ acokaga ũgakĩoha wega, nĩgetha mũmera ũcio ũgĩtuĩke wa gũkĩgwata.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũgĩthiĩte ũgĩcenjetie mũno na andũ magakĩmenya ũrĩa magũkorwo magĩkĩrĩma mĩthemba kana mĩmera mwanya mwanya na njĩra igĩtiganĩte nĩgetha gũkĩgeria gũkĩagĩrithia ũhoro wa ũrĩmi na gũkĩgeria gũkĩhũthia maũndũ maya ta ma ũrĩmi kũngĩgĩkorwo kwanja gũtigĩkĩrĩ na maĩ maingĩ kũrĩa mũndũ arakĩrĩmĩra ũrĩmi ta ũyũ. Nakuo nĩ gũkĩrĩ andũ magĩkoragwo magĩkĩoya kĩndũ ta ndoo ũgakorwo ũgĩĩtũra marima, ũgakĩmĩkĩra maĩ, ũgagĩcoka ũgagĩũka ũgetha cuba iria cikoragwo igĩkĩnyua maĩ, na ũgagĩkĩra tĩri na ũgakĩhanda mũmera waku hau thĩinĩ ũgacoka ũgagĩikia ndoo-inĩ ta ici nĩgetha ũgĩkũrie mĩmera yaku.

Rĩũ ngwacĩ nĩigĩkoragwo ĩgĩgĩkũrio cikirĩ mĩthemba mĩthemba, nacio ngwacĩ ta ici cigĩkoragwo cikĩhandĩrwo handũ ta ndooinĩ ,kũrĩa ndoo ta ĩno ĩyũiragwo tĩri na ũgagĩcoka ũgakĩhanda ngwacĩ ciaku handũ ta hau, wakĩhanda ngwacĩ ciaku handũ ta hau, ngwacĩ ici nĩikoragwo iggĩgĩkĩra ngwacĩ oro hau thĩinĩ wa ndoo ta ĩyo na ũgagĩkora atĩ handũ hanini mũno kana ndoo nini mũno nogĩkorwo ũkĩrĩma ngwacĩ nyingĩ na igagĩkorwo na maciaro makĩrĩ igũrũ gũkĩra hihi tũngĩkorwo tũkĩrĩma mũgũndainĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũratũmĩka mũno kwĩ arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene.

Nĩ gũgĩũkĩte mĩthemba ya matunda mwanya mwanya ĩrĩa ĩtaragĩkoretwo ĩrĩ hau mbere-inĩ, naguo mũthemba ta ũmwe wa itunda ta rĩrĩ nĩ ũrĩa ũragĩtwo dragon melon. Naguo dragon ĩno nĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩ rĩgeni no nĩ rĩragĩtuĩka nĩ rĩkĩrĩ na ũteithio mũno thĩ-inĩ wa mwĩrĩ, na arĩa makĩrĩrĩte nĩ marakiuga itunda rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩ na cama warĩo rĩkũranĩire, na rĩgagĩkorwo rĩkĩrĩ rĩthaka mũno. Itunda rĩrĩ baida ĩmwe yarĩo ĩkĩrĩ atĩ, rĩtigĩkoragwo rĩgĩgĩbatara maĩ maingĩ rĩrĩa rĩrabatara gũkũra no ũkorwo ũkĩrĩhandĩra nginya mũkebe-inĩ na rĩtuĩke rĩa gũkũra.

Thikũ ici ũtaramu wa ũrĩmi nĩ ũgĩũkĩte wa mĩthemba mĩingĩ na ũtaramu ta ũmwe ta ũyũ nĩ ũrĩa andũ magĩkoragwo mũndũ agĩkĩrĩma mĩkaro, wakĩrĩma mĩkaro ũgakĩhanda mbegũ ciaku hau angĩkorwo nĩ biribiri ũrakĩenda gũkĩrĩma kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ, na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo, nĩ ũgĩcokaga ũgagĩũka ũgakĩoya tũratathi twa naironi ũgagĩkorwo ũgĩgĩtũkunĩka natuo mbegũ-inĩ icio, nĩgetha rĩrĩa ciagĩtuĩka cia gũkĩmera, no tũrima ũcokaga ũgagĩtũrĩra mũmera ta ũcio, nĩgetha ũgagĩtuĩka wa gũkiumĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩteithagia mũno tondũ ria rĩtikĩmeraga hau mũmera-inĩ, naguo mũmera nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩrĩa irio ciaguo ciĩ ciothe na ũgagĩteithia nginya gũkorwo ũkĩrigĩrĩria ũhoro wa maĩ tondũ maĩ matikĩũraga.

Nĩ gũkĩrĩ mĩtĩ ya mĩhĩrĩga mĩingĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkũra gũkũ gĩcigo-inĩ gĩtũ gĩa bũrũri, kana gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, mũtĩ ũmwe ta ũcio nĩ mũtĩ ũrĩa ũgĩtagwo ngindũri. Naguo mũtĩ ũyũ wa mũkindũri nĩ mũtĩ ũgĩkoretwo ũrĩ mwega, nĩ gũkorwo nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩhe ciĩruru mũno, na ndũũmaga nginya hĩndĩ ya riũa, kũguo mahiũ maitũ makoragwo makĩĩriĩria mĩtĩ-inĩ ta ĩno. No ningĩ mũtĩ ũyũ no wakĩrĩkanĩte hau kabere-inĩ atĩ mbegũ ciaguo no ikorwo igĩgĩthondeka maguta ma mũthemba wa ndithũrũ marĩa mangĩgĩkorwo magĩtwara nginyagia indo ta ngari, na ũhoro ũyũ ũgĩtũma andũ makĩhande mĩtĩ ĩno kwa ũingĩ mũno.

Ũrĩmi nĩ ũgĩũkĩte wa mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno naguo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩũkĩte wa iria andũ aingĩ magĩtaga mĩtĩ ya ũndũire kana hihi nĩyo herbs kana nĩcio dawa iria cigĩkoragwo ikĩrĩkana atĩ tũmĩmera ta tũtũ tũnini tũnini no tũgĩkorwo tũgĩteithia harĩ gũthondeka indo ta dawa na nĩ tũkĩrĩ mbeca njega mũno rĩrĩa mũndũ egũgĩtũrĩma. Mĩmera ta ĩno nĩ indo ta Rosemary ĩrĩa ĩgĩkĩragwo cai-inĩ kana mint iria igĩkoragwo igĩkĩrwo kĩndũ ta juice inĩ nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩcamia wega, kana o na basil ĩrĩa ĩgĩkoragwo nĩyo ĩkoragwo ĩgĩgĩkĩrwo kũndũ kũingĩ irio-inĩ nĩgetha igĩtuĩke cia gũkĩnunga wega na gũgĩcama wega. Indo ta ici nĩ igĩkoretwo ciĩkĩrĩirwo nĩ andũ aingĩ rĩu na nĩ iragĩkorwo cigĩkĩhandwo kwa ũingĩ.

Andũ nĩ magĩokĩte na magagĩthundũra maũndũ maingĩ ma ũrĩa wagũkĩhe mĩtĩ maĩ nĩgetha ũhoro wa maĩ ta maya ũgagĩkorwo ũgĩkinya nginya kũrĩa mĩri-inĩ ,nagũo ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkorwo mũndũ agĩetha mũbaibũ ũra ũgĩcokaga ũgekĩra mahiga haũ gatagatĩ no ũgagĩcoka ũgakĩhanda mũtĩ o kũrigania na mũbaibũ ũyũ na mũbaibũ ũyũ ũgagĩkorwo ũgĩthiĩte ngĩnya mĩrinĩ mahiga maya nĩ ho maĩ makĩgera nĩgetha magĩthiĩ nginya kũrĩa kĩanda kũrĩa mĩri-inĩ ya mũtĩ ta ũcio na mũtĩ ũcio ũgagĩtuĩka wa gũkĩgwata nĩgũkorwo maĩ nĩ mara ũkĩnyĩra nginya mĩri-inĩ.

Rĩu thikũ ici ciana nĩ igĩkoretwo igĩgĩthomithio gĩthomo kĩrĩa gĩgĩũkĩte gĩtakĩrĩ ta kĩrĩa kĩarĩ kĩa hau gatene. Nakĩo gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩrĩa kĩragĩtwo gĩa CBC, nakĩo gĩthomo gĩkĩ ciana nĩ iragĩkorwo igĩkĩonio maũndũ maingĩ nĩ arutani ao. Nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩmenya gwĩka maũndũ mwanya mwanya, marĩa rĩu magĩkoretwo atĩ to mũhaka andũ mathome ta ithomo iria ciakĩrĩ hau gabere-inĩ no rĩu thikũ ici ciana nĩ irakĩgeria gũkũrio ũhoro wa iheo iria makĩhetwo nĩ Ngai. Nĩ getha makorwo magĩgĩteithĩka nacio na nĩ getha magagĩtuĩka hihi a gũcirĩra mĩtũrĩre-inĩ yao ya thutha.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma mĩgũnda ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda irio ciaku thĩinĩ wa tĩri ũcio nakũu thĩ kũrĩa wa kĩhanda mategũ macio kana wakĩenja mĩkaro ĩyo. Naguo indo iria wakĩhanda ingĩkorwo hihi nĩ indo ta mĩrenge kana ta mbembe rĩrĩa ciakĩgĩa maaĩ ciakĩnyua maaĩ wega ciakiurĩrwo, na wagĩkorwo atĩ tĩri ũcio ũkĩrĩ mũnoru wega na mbembe icio kana mbegu iria wakĩhandĩte nĩ ikĩrĩ njega. Nĩ ikoragwo igĩgĩtindĩka tĩri igũrũ na igagĩkorwo igĩkunũka gũgĩũka mwena wa igũrũ, nĩ getha igĩtuĩke cia gũgĩkorwo igĩkũra

Rĩu thiku ici, nĩ getha andũ magĩkorwo magĩkĩrĩma indo mwanya mwanya, ta mboga ndũma, mbembe, karati na indo ta itũngũrũ. Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩĩrwo magĩkĩrĩe indo ici makĩigananĩirie, nĩ getha magagĩkoragwo magĩkĩrĩa kĩrĩa gĩĩtagwo nĩ ataramu, balanced diet, kana irio jigananĩru gũtakĩrĩ kĩndũ mwĩrĩ ũgũkĩaga. Na cio indo ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno, ona gũgĩtuĩka indo imwe nĩ ikĩrĩ garama mũno gũgĩkorwo cigĩkĩgũrĩka, indo ta ndũma iria cia kĩrĩ cia ũndũire, nĩ gũkorwo ti nyoneki mũno na cingĩkĩhoteka mũndũ nĩ agĩciagaga nginya thoko-inĩ.

Nĩ gũgĩkoragwo mahũa ma mĩthemba mĩthemba marĩa magĩkoragwo atĩ ihũa ta rĩrĩ ũngĩkĩrĩhanda, nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ ihũa rĩgĩtambaga mũno na rĩgagĩkorwo nginagia rĩngĩ na rĩngĩ rĩahota gũkorwo rĩkĩhoba ngina mĩtĩ ĩrĩa ũhandĩte gwaku. Mahũa ta maya makĩrĩ mega nĩ gũkorwo rĩrĩa nĩ rĩagĩkorwo nĩ rĩagĩtamba mĩtĩ-inĩ ta ĩyo nĩ rĩgũcoka hihi rĩakinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩarĩo rĩagũkorwo rĩkĩruta mahũa nĩ rĩkoragwo rĩgĩgĩthakaria mũciĩ mũno na kũndũ ta gũkũ gũgakĩoneka gũgĩthakarĩte mũno, nĩ gũkorwo mahũa maya nĩ magĩkoragwo marĩ maingĩ na makagũcĩrĩria tũindo tũrĩa tutũrigicĩirie tũindo ta nyoni kana ciĩburuta kana ona indo ta njũkĩ.

Rĩu thikũ ici nĩ ũndũ wa ũrĩa mbũra ĩgĩkoretwo ĩkĩnyĩhĩte icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri kana nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtaramu ũgĩthiĩte ũgĩkoretwo ũkĩongererekete andũ nĩ maragĩkorwo magĩkorwo magĩgĩetha ndobori nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩmethera indo ta ithima, ithima ta ici nĩ ĩragĩkorwo nacio igĩgĩkĩrwo mbombo ĩrĩa ĩgĩikagĩo nakũu maĩ-inĩ nĩgetha ĩgakĩhũra maĩ maya magagĩgĩoka gũkũ igũrũ nayo mbombo ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩgĩtũmĩra hinya ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩmeta mahinya ma solar nĩgũkorwo solar ta ici citigĩkoragwo ngarama mũo tondũ rĩrĩa wagĩkorwo wakĩgũra solar ĩyo gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũgĩcokaga gwĩka tiga o Solar ĩyo ĩgĩtũre ĩgĩkũhũragĩra maĩ gĩthima-inĩ ta kĩu.

Nĩ gũgĩkoragwo na mĩbango mwanya mwanya andũ magĩgĩkorwo magĩkoma nyũmba ĩmwe ĩrĩa ĩkĩrĩ nene mũno. Maũndũ ta maya magĩkoragwo magĩkĩoneka mũno kũrĩ arĩa marerutĩra maũndũ macukũrũ-inĩ matiganĩte ta macorĩgi-inĩ kana hihi ta cukuru ici cia thekondarĩ. Kana hihi ona ta kũrĩa andũ magĩthiaga gũkĩrutĩra wĩra wa maborithi kana hihi ona maũndũ ta macio. ndomu ta ici nĩ ikoragwo irĩ nene mũno nacio andũ aingĩ magĩkoragwo magĩkoma okuo. na igagĩkorwo ngina na itanda iria cikoragwo iciakũiganĩrĩrwo, nĩ getha igĩkorwo igĩkĩhota gũkomwo nĩ andũ aingĩ.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũgĩũkĩte matunda ma mĩthemba kana nĩ gũkĩrĩ matunda ma mĩthemba mĩingĩ ta itunda rĩmwe rĩrĩa tũgĩkoragwo tũgĩgĩta ngario. Narĩo itunda rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩa mĩthemba mĩingĩ, nĩ gũgĩkoragwo rĩrĩa rĩagĩkorwo rĩrĩa rĩakĩruha rĩgagĩkorwo rĩrĩ rĩa rangi mwerũ, na nĩ kũrĩ rĩrĩa rĩakĩruha rĩgakorwo rĩrĩ rĩa rangi mũtune. Itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ tũbegũ tũingĩ mũno thĩiniĩ, na rĩkĩendetwo mũno nĩ ciana kana ona indo ta nyoni nĩ ikĩrĩendete mũno. Narĩo itunda rĩrĩ no rĩkĩrĩ ũteithio warĩo thĩinĩ wa mwĩrĩ na rĩkĩrĩ rĩega mũno nĩ gũkorwo ngina mamwe nĩ makĩendagio.

Gũkũ gwitũ, no gũgĩkoretwo gũkĩrĩ na mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩkĩumĩte mwena wa Mĩrũ, nayo nĩ mĩraa, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩo nĩ andũ, nĩgetha hihi magĩkorwo matagũgĩkoma kana magĩkorwo magĩkĩigua wega, no mũthemba wa ndawa, nacio mĩmera ta ĩno nĩĩkĩhete andũ aingĩ mbeca mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa mũndũ akĩmĩhanda kũrĩa akĩhanda, nĩyakĩrĩirwo nĩ andũ aingĩ mũno na ndĩkĩagaga mbei, na mĩmera ta ĩno nĩĩgĩkoragwo na maciaro maingĩ, nĩgũkorwo rĩrĩa yagĩtuuo, nĩĩgĩcokaga igakĩguthũka na ihenya mũno, negagĩkorwo rĩu mũndũ nĩegũkĩendia rĩngĩ.

Rĩu thikũ ici, nĩgũgĩkoragwo na maũndũ maingĩ, nĩgetha andũ makĩgerie gũkorwo magĩkĩagĩaria ciikaro ciao kũrĩa maragĩikara, ta gũgĩkorwo magĩkĩhanda nyeki, iria cigĩkoragwo igĩkĩrengererwo wega nĩ macini, nĩgetha wagĩthiĩ kũndũ ta gũkũ miciĩ-inĩ ta ĩno, kana mĩkawa-inĩ ta ĩno, ũgagĩkorwo nĩũragĩkĩona gũkĩrĩ gũthaka mũno, rĩrĩa gũkĩrĩ na nyeki ta ĩno, andũ nĩ makĩhuurũkaga kũndũ ta gũkũ nyeki-inĩ, magagĩtandatha kuo, nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩota riũa kuo, nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩigua wega thĩiniĩ wa mĩĩrĩ yao. Nyeki ta ici cikĩrĩ cia mĩthemba mĩingĩ na ikĩrĩ njega mũno rĩrĩa ciakĩhũrwo maĩ na ciacoka ciakĩrengererwo.

Andũ nĩ magĩkoragwo makĩhanda mĩmera kũrĩa ngĩrĩtĩ-inĩ cia bara nĩgetha mĩmera ta ĩno ĩgĩkorwo ĩgĩteithĩrĩrĩa harĩ gũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra tĩri nĩgetha tĩri ta ũcio ndũgagĩkorwo ũgĩkũo nĩ kĩgũo, nayo mĩmera ta ĩno nĩ ĩgĩteithagia mũno nĩ gũkorwo mĩri yayo nĩ ĩkĩnyĩtagĩrĩra tĩri ta ũcio ndũgagĩkorwo ũgĩkĩmomoka ũgĩgĩthiĩ mwena wa bara ũgagĩtuĩka wa gũkũo nĩ maĩ na mĩgũnda itũ kũndũ ta gũkũ ĩgagĩkorwo ĩgĩthiĩ ĩkĩrĩkĩte mũno nĩ maĩ ta maya ,mĩmera ĩno ĩkĩrĩ ya mĩhĩrĩga mĩingĩ na nĩ gũkĩrĩ mĩmera ĩrĩa ĩkĩhandagwa ĩkĩhana nginya mahũa kogũo no ĩkorwo ĩgĩthakaria kũndũ ta kũu.

Ihũa, rĩrĩ, rĩkĩrĩ ihũa rĩgĩkoragwo rĩ rĩega mũno, na nĩrĩkoragwo rĩkĩrĩ ihũa rĩa magegania mũno, nĩgũkorwo mathangũ ma ihũa rĩrĩ, nĩmagithiaga magĩgĩtũraga marima omomenyewe ,na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũrĩ ũndũ ũgĩkoragwo ũrĩ wa gũkĩgegania mũno, kana ũndũ wa mwanya mũno, andũ aingĩ nĩmakĩhandaga ihũa rĩrĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ciao, kũrĩa mĩciĩ-inĩ, nĩũndũ wa ũhoro ũyũ wa ithangũ rĩrĩ rĩaguo gũgĩkorwo rĩgĩgĩkĩgegia andũ na andũ magakĩrigwo ni ũhoro wa ithangũ ta rĩrĩ kana ũhoro wa mũmera ta ũyũ.

Gũkũ mĩciĩ-inĩ iitũ, nĩtũbataraga tũgagĩkorwo tũgĩgĩakĩra ng'ombe ciitũ wega, nĩgetha ng'ombe ta ici, tũgagĩkorwo tũgĩcihera mahuti o kũu, nĩngĩ ng'ombe ici, no igĩbataraga gũkorwo igĩgĩakĩrwo kũrĩa iceegũ inĩ wega, tondũ kaingĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma mahiũ maya, kũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma nginya mĩmera, naguo tũngĩkĩaga tũkorwo tũmakĩire wega, mahota o gũkĩingĩra kũrĩa mĩmera ĩkĩrĩ, na magĩtuĩke ma gũkĩrĩa mĩmera ta ĩyo, na kũmĩthũkangia, twage irio ciagũkorwo tũgĩkĩrĩa. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcĩo mũndũ nĩagĩakĩre mahiũ make wega.

Kũrĩa gwitũ, no gũgĩkoragwo na ũrĩmi wa mĩthemba mithemba, na indo mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, ũndũ ta ũmwe nĩ gũkorwo andũ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo ta ndũũma, iria cigĩkoragwo cigĩkĩhandwo ũgakĩenja gĩtego kĩnene na wakĩenja gĩtego ĩnene, nĩũgĩcokaga ũgakĩoya mweũ, mweũ naguo ni nduũma ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩkĩrengetwo na kũrĩa thĩ, ũgakĩhanda kĩndũ kĩu hau gĩtego-inĩ kĩu, na wagĩkĩhanda ũgagĩcoka ũgakĩrekereria ikĩnyuage maĩĩ, nĩgũkorwo ndũũma nĩĩkĩendete maĩĩ mũno, nawakĩrĩkia gũgĩka ũguo, ndũũma ĩyo nĩĩgĩkũraga nogagĩtuĩka wa gũkĩmienja, rĩrĩa ĩgagĩkorwo nĩyagĩtunguha.

Kũrĩa ngurumo-inĩ cia rũũĩ, kana kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na maĩĩ maĩngĩ kana gũgĩkoragwo na maĩĩ rĩmwe na rĩmwe, andũ nĩ magĩkĩhandaga indo iria ciigĩtagwo ndũũma nacio ndũũma ta ici rĩmwe nĩmagĩkoragwo magĩgĩtukania na indo ingĩ cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga ta mbembe no kaingĩ ndũũma cigĩkoragwo cikihandwo cirĩ ciika nĩgũkorwo maĩĩ marĩa cikoragwo cigigibatara nĩ maingĩ na indo ta mbembe rĩngĩ na rĩngĩ nĩciagaga gũkorwo igĩĩka wega mũno kũrĩa mĩtaro-inĩ. Indo ici ũngĩkorwo ũrĩ ũrĩmi mwega mũno nĩgũkorwo ndũũma nĩikĩrĩ mbeca mũno rĩrĩa mũndũ egũgĩciendia na nĩigĩkoragwo igĩkũra nĩguo andũ makorwo magĩkĩona irio.

Kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ nĩgũgĩkoragwo na ria rĩa mĩthemba mĩthemba, narĩo ria ta rĩrĩ nĩ gũkũrĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩciara indo ikĩhana tarĩ tũindo twa gĩthiũrũrĩ, nakuo thĩinĩ kũgagĩkorwo na mbegũ iria igĩkoragwo igĩgĩcarĩka rĩrĩa twa gĩkĩũma, igagĩkorwo igĩgĩcarĩka na kũnene mũno, nĩgetha mũmera ũyũ ũgĩkorwo ũgĩkũra kũndũ kũingĩ kũingĩ. Ria rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩ gĩtango mũno rĩrĩa rĩkĩrĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩ gũkorwo rĩtikĩhukaga naihenya, na nĩ rĩgĩbataraga ũtaaramu urĩ igũrũ mũno wa gũkorwa rĩkĩrĩmĩrwo, na nĩgetha rĩtuĩke nĩ rĩa kĩhuka, kana mũndũ agagĩkorwo agĩkĩrĩrĩmĩra maita maingĩ maingĩ, nginya akĩnine nyamũ ta ici.

Nĩgũkĩrĩ mĩthako mwanya mwanya, ĩrĩa ĩgĩkoragũo ĩgĩgĩthakwo, nĩgetha andũ magĩtuĩke agũkĩĩkenia, kana magagĩkorũo magĩgĩcinda maũndũ ta maya, nao magagĩkorũo hihi rĩrĩa mũndũ agĩcinda mĩthako ta ĩno agĩkĩheo iheo mwanya mwanya. Mũthako ũmwe ta ũyũ, nĩũrĩa ũgĩkoragũo ũgĩthakĩrũo methainĩ, nanĩguo ũkĩũĩkaine na kĩmonimoni, ta table tennis. Andũ aingĩ nĩmakĩendete mũthako ũyũ, nĩgũgĩkorũo ndũkoragũo na maũndũ maingĩ ma andu gũkorũo magĩgĩ, gũkĩrĩ na gĩko, na noũthakwo nĩ mũndũ orowothe, nĩgũkorũo atĩ ndũkoragũo wĩ mũritũ.

Mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩrĩma manyeni ma mũthemba mũthemba namo manyeni ta maya mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩma kũndũ kũrĩa ũrakĩenda gũkorwo ũkĩhanda manyeni maya. Na wakĩrĩkia gũkĩrĩma ũgagĩcoka ũgagĩthĩĩ ũkagũra ĩndo ĩria cikoragwo cigĩitĩtwo kũrĩa tuto-inĩ ta mathibinanjĩ kana ta matharũ, ũgagĩũka ũgakĩhanda kũu marima-inĩ ta maya na wakĩrĩkia gũkĩhanda nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkĩra bataraitha ĩrĩa ĩgĩkoragwo nĩyo mborera ya gũthondeka mĩri ĩrĩa ĩgĩtagwo na kĩmonimoni DAP. Bataraitha ĩno nĩ ũgĩcokaga ũgagĩitĩrĩria maĩ nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũkĩringũka na mĩmera ta ĩno ĩgĩtuĩke ya gũkĩrĩa ĩndo ĩria cĩgĩkoragwo bataraitha-inĩ ta ĩno nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũgĩkũra na tũkĩone ĩndo cia gũkĩrĩa.

Mbegũ ici ũngĩgĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkĩharĩrĩria, nĩgetha ituĩke cia gũkĩrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩgĩcithambia, no ũgagĩcoka ũgagĩciomithia igagĩkorwo cikĩũmĩte o wega, ũgagĩcoka ũgakĩoya rũgĩo rwaku, kana hihi bani yaku, nĩgetha wakoiya ũgagĩkĩra maguta manini, wagĩkĩra maguta manini, ũgagĩcoka ũgagĩcitĩrĩria kũrĩa thĩiniĩ cikĩrĩ na gacumbĩ, nacio mbegũ ici cigagĩkorwo ikĩhĩa o kahora o kahora, no ũgagĩkorwo ũgĩcirora citigagĩtuĩke cia gũgĩcura, nĩ amũ cia gĩcura citikoragwo ciĩ thaka cikĩrĩo.

Matharũ, nĩmagĩkoragwo makĩrĩ irio njega mũno rĩrĩa megũgĩtuĩka magũkĩrĩmwo, nĩũndũ nĩmagĩkũraga naihenya mũno. Narĩo itharũ, mũndũ agagĩkĩrĩrĩma kũu mũgũnda-inĩ, ũgagĩcoka ũgakĩhanda itharũ tarĩrĩ, na warĩkia gũkĩrĩhanda, ũgakorwo ũkĩrĩitĩrĩria maĩ, magũkĩrĩhe bataraitha, nĩgetha rĩkorwo rĩagũkũra. No nĩharĩ tũtambi tũrĩa tũkĩgiaga itharũ mũno, na nĩtwo tũĩtagwo ũme. Natuo tũtambi tatũtũ, twendaga ũgagĩkorwo ũkĩhũra ndawa ya ũme, nĩgetha tũgakorwo tũgĩgĩkua. Na tũtige gũkorwo tũgĩthũkia mahuti ma matharũ.

Andũ thikũ ici nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩmĩra kũrĩa nyũmba-inĩ iria cigĩtagwo na kĩmonimoni greenhouse nacio nyũmba ta ici mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya mĩtĩ kana cuma ũgakĩiriga na ũgagĩcoka ũgagĩkĩra iratathi rĩrĩa rĩkoragwo rĩthondeketwo rĩa gũkorwo rĩgĩkĩrwo nyũmba-inĩ ta ici. Wakĩrĩkia gwĩka maũndũ macio, mũndũ nĩagĩũkaga ũgakĩrĩma mũgũnda ũrĩa ũkĩrĩ kũu thĩinĩ kana tĩri wĩ kũu thĩinĩ ugagĩcimbũrania na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ugĩĩkĩra thumu kana oko ndũkĩrĩ na thumu ũgagĩkĩra mborera ĩrĩa ĩkonainie na ũhoro wa kĩrĩa ũrakĩenda gũkĩhanda.

Magongona-inĩ mwanya mwanya ma gũkũ gwitũ ma gĩbũrũri, nĩgũgĩkoragwo na ũhoro wa thigari gũkorwo cigĩkĩina nyĩmbo, na igagĩkorwo igĩgĩthiĩ mbere ya atongoria aitũ igĩkĩ macaga, nĩgetha igakĩonania ũrĩa ũhoro wa ũgitĩri gũkũ gwitũ ũkĩhana, na ningĩ gũkorwo magĩgĩthakaria magongonna ta maya, magakĩmahe cama, na nĩgetha andũ magakĩoneka kweri, nĩmakĩendete bũrũri wao, na ũrĩ andũ marakĩrutĩra gũkorwo makĩonania bũrũri wao ũgĩthiĩ na mbere. Magongona ta maya nĩmakĩrĩ mega, nĩgũkorwo nĩmakĩonanagia honge ciothe cia ũgitĩri, nacio cigakĩhĩtũkĩra mbere ya andũ na mũtongoria wa bũrũri kana atongoria arĩa angĩ makĩrĩ kuo, andũ magakorwo magĩkĩona ũrĩa bũrũri wao ũgĩtariĩ mwena wa ũgitĩri.

Rĩu thikũ ici andũ magĩkĩhanda mĩmera nĩ ĩgĩkoragwo igĩkĩhandĩrwo thamũ-inĩ iria igĩkoragwo ikĩhana irĩti, irĩti ici nacio mũndũ agĩthiaga ũgagĩkorwo ũgĩtukanĩtie tĩri wega, na wakĩrĩkia gũtũkania tĩri ũyũ ũgacoka, ũgagĩoka ũgakĩwĩkĩra irĩti-inĩ ta irĩa, na wakĩwĩkĩra irĩti-inĩ irĩa, ũgagĩcoka ũgakĩoya mbegũ cia mũmera ũrĩa ũrakĩenda gũkĩhanda, angĩkorwo nĩ ta gĩtungũrũ kana mũmera ũngĩ ta ũcio ũgagĩkorwo ũkĩhanda hau harĩ gatĩri kau, hau kanyamũ-inĩ kaũ ga kĩriti karĩa gakĩhana gakombe, nĩgetha rĩu rĩakĩrĩkia gũkĩmera gatĩri kau no ko ũgakaruta nako ũcoke ũtware harĩa ũrakĩenda gũthiĩ gũkĩhanda mũgũnda-inĩ.

Ũrĩmi wa indo mwanya mwanya ũkĩrĩ mwega mũno, nao arĩmi aingĩ nĩmagĩkoragwo magĩgĩtukania indo ta waru, na mbembe nĩgetha magagĩkorwo makĩona indo cia gũgĩkĩrĩa, indo ici rĩrĩa igĩtukanĩtio ikĩrĩ njega mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa waru ciagĩkũra, mũrĩmi nĩ agĩkoragwo wa gũkĩrĩa waru na ingĩgĩkorwo irĩ nyingĩ nĩ agĩkoragwo akĩendia waru ta ici, ningĩ mbembe iria agĩkoragwo akĩhandĩte, na rĩrĩa ihinda rĩacio rĩgĩgĩkinyire rĩa gũgĩkũra, mũrĩmi nĩ akionaga ũboco nĩgũkorwo nĩ arĩaga mbembe ta ici, kana hihi agagĩkorwo akĩendia mbembe ta icio, nĩgetha agĩkĩgũre indo iria ingĩ atakĩrĩ.

Mĩtambo ĩno ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu nĩ ĩgĩbataraga ũmenyo ũrĩa atĩ mũndũ no agĩthire agĩthomithio nĩ arĩa makĩrĩ na ũmenyo ta ũcio, kana ũgĩthiĩ macukuru-inĩ kana irathi irĩa iragikorwo ikĩheana ũmenyo ta ũcio, nagũo mũndũ agĩgĩthiaga ũgagĩkorwo ũkĩonio indo ta mouse ũgakĩonio hihi igĩkoragwo na mĩthemba ĩrĩkũ na ĩrikũ, na ina thũci cigana na cigana, na ũrĩa ikĩhihinyagwo, nĩgetha igagĩkorwo igĩka maũndũ matiganĩte harĩ mĩtambo ta ĩno ya kompiuta ya kĩrĩu kana mĩtambo ingi ya mũhĩrĩga ta ũcio.

Andũ, nĩ magĩkoraguo rĩu magĩgĩkorũo magĩgĩthondeka indo mwanya mwanya, nĩgetha magĩkoruo magĩgĩciria na irio mwanya mwanya, kana indo ta icio igakorũo igĩkĩruguo. Andũ nĩmakoraguo magĩkĩrenganga, indo ta cucumber, magagĩkoruo magĩkĩrenganga tũnini tũnini, magagĩcoka magakĩrenganga hihi indo ta nyanya, magakĩrenganga tũnini tũnini, na magagĩcoka ningĩ magĩkĩrenganga, indo ingĩ ta ngojeti tũnini tũnini, na magakĩrenganga indo ta icio kana hoho iria igĩkoragũo na marangi mwanya mwanya ta iria cia yellow, nĩgetha indo ta icio, rĩrĩa megũgĩkaranga irio ciao, magagĩkorũo magĩtukania hau thĩinĩ, nacio igagĩkorũo igĩgĩcama wega mũno.

Kũrĩa mĩcĩi-inĩ itũ kana mĩkawa-inĩ kana kũndũ kũngĩ ta kũu, nĩ tũkĩhandaga mahũa ma mĩthemba mĩthemba. Tũgĩgĩtũmĩra indo iria tũkĩrĩ na cio kũu mĩciĩ-inĩ kana indo iria cingĩ kĩoneka kware-inĩ itakĩrĩ na ngarama nene mũno ya maica. Indo ta ici nĩ indo ta, mataĩri mangari iria ci gĩkoretwo irĩ ngũrũ, kana hihi ta mataĩri ta marĩa magĩkoretwo magĩgĩkũra. Tũgakĩmaiga wega tũgakĩmekĩra tĩĩri na tũgagĩkorwo tũkĩhanda mahũa ma mĩthemba mĩthemba, nĩgetha kũrĩa mũciĩ gũgĩkorwo gũkĩgema nĩ gũkorwo mahũa nĩ magĩthakaragia mũciĩ mũno na gũgakĩoneka mũcĩũ ta ũcio ũkĩrĩ kĩrorerwa na ũgĩ bangĩkĩte wega.

Rĩu thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo maiyũkĩtie ũhoro wa ũrĩmi ũrĩa andũ aingĩ magĩkoragwo magĩgĩta wa kinyũmba kana nĩgũo nagĩtaramu wĩtagwo wa green house, ũrĩmi ta ũyũ andũ ma drip irrigation, nĩgetha rĩrĩa wagĩkorwo ũgagĩthondeka nyũmba ta ĩno ũgagĩcoka ũgakĩrĩma kũu thĩiniĩ, ũgagĩkorwo ũgakĩhanda mĩmera ta ĩno kũu thĩiniĩ, ũgakĩmĩheaga maĩ na mĩbaibũ ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩnyua maĩ ta maya wega mũno, nĩ gũkorwo maĩ ta maya magĩitĩkaga o harĩa mĩri-inĩ na igagĩkorwo ikĩnyua wega na igagĩkũra ĩna hinya mũno.

Gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ, nĩ gũgĩkoragwo na njĩra mwanya mwanya cia ũrĩmi, na njira ĩmwe ta ĩyo nĩ kũrĩa cianda-iní kana kũrĩa njũĩnĩ, kana kũrĩa gũkĩrĩ na maĩ andũ magagikorwo makirĩma mĩgũnda kũndũ ta kou, magakĩhanda indo ta nyanya, managu, matharũ, mboga kana indo ta icio, iragĩfatara maĩ maingĩ, nao magagikorwo magĩkioya itũ, magagĩkoragwo magĩtahaga maĩ ta macio kurĩa rũĩnĩ na magagĩthíĩ magagĩitĩrĩria mĩmera ta ĩyo kũrĩa makĩhandĩte nĩgetha mĩmera ta ĩyo ĩgĩtwĩka ya gũgĩkũra na nĩ ũndũ ũkĩrĩ mwega muno.

Kũngĩgĩkorwo gũkĩrĩ na kũndũ mĩgũnda ĩkĩrĩ na ria kana ĩkĩmereirwo nĩ nyeki, andũ nĩ magĩkĩoyaga indo ta macembe na theci magagĩkorwo magĩthiĩ kũrĩa na magakorwo magĩkĩrĩmĩra mĩmera ta ĩyo, kana magagĩkorwo makĩrĩma mĩgũnda ta ĩ yo nĩgetha magĩtuĩke agũkĩhanda irio irĩa ingĩ mangĩgĩcoka gũkĩhanda, nĩgetha ĩgĩtuĩke cia gukĩmera na ĩtigagĩtuĩke cia gukĩhotererĩo nĩ ria. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩgũkorwo ũngĩgĩkwo ũguo ria nĩ rĩgĩtuĩkaga rĩa gũgĩthira na nyeki ĩgatuĩka ya kũhuka nayo mĩmera yakĩhandwo kũo ĩgagĩtuĩka ya gũkũra wega.

Ũhandi wa mĩtĩ, nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ mwega mũno, nĩgũkorwo mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩgĩthondeka marĩa magĩtũrigicĩirie, na ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩagĩria rĩera mũno. Ningĩ mĩtĩ ta ĩno, nogĩkoragũo ĩkĩhe arĩmi, kana andũ arĩa makĩrĩ kũrĩa icigo-inĩ ta kũrĩa ĩrakĩhandwo maũndũ matiganĩte, imwe ciacio irĩ indo ta ngũ, kũrĩa andũ magĩkoragwo makĩrenga thari ciaguo, na magagĩtũmĩra mĩtĩ ta ĩyo ĩkĩrĩ ta ngũ. ningĩ mĩtĩ ta ĩno noĩkĩagĩragia tĩri, na ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩita mahuti kũu tĩri-inĩ, marĩa magĩcokaga magagĩtuĩka thumu. Mĩtĩ ta ĩno, no ĩkĩrehaga kĩruru na ĩgakorwo ĩkĩgirĩrĩria rũhuho gũkorwo rũkĩambũra indo ta nyũmba.

Andũ mangĩgĩkorwo magĩthĩnjĩte nyama iria cingĩgĩkorwo ikĩrĩ nyingĩ mũno, nyama ta ici nĩgetha ikĩrigĩrĩrio na ũhoro wĩgainie na gũkorwo igĩgĩthũka, nĩ gũkorwo nyama nĩ ĩgĩthũkaga na ihenya mũno ĩtangĩgĩkorwo ĩgĩkĩigwo kũrĩa kũhehu, ta buriji-inĩ, nyama ta ici nĩ igĩkoragwo cigĩkĩũmithio na riũa, nacio nyama ici, mũndũ agĩkoragwo agĩcurũrũkia nyama icio ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga cigĩcunjũrũrũkĩte ta ndigi na igagĩkorwo ikĩrĩ nyingĩ na hũthũ nĩgetha wakĩanĩka kũrĩa riũa-inĩ, igagĩkorwo igĩkĩũma na igakĩũmĩrĩria ũndũ itagũgĩkorwo igĩgĩthũka na ihenya.

Mahiũ marĩa tũkoragwo tũkĩrĩithia kũrĩa gwĩtũ icagi-inĩ nĩ makĩrĩ mahiũ hihi ma mĩthemba ya mĩgoma kana thenge nĩ magĩbataraga gũkorwo magĩkĩrorwo wega, nĩgetha matigagĩkorwo makĩgũmĩrwo nĩ indo ta mĩrimũ, nĩgũkorwo nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩũru mũno, na mĩrimũ ĩno yakĩhota gũgĩkorwo ĩkĩũraga mahiũ ta maya, rĩrĩa yakĩmoraga tũgakorwo tũgĩkĩaga indo nyingĩ kana tũgĩthiĩ hathara mũno, nĩ gũkorwo mbũri ta icio, kana mahiũ ta macio nĩ magĩtũĩka magũgĩtũra, na matĩnagĩtũhe baĩnda ithuĩ ta kũrĩ ta mũrĩmi, koguo ũgagĩta ndagĩtarĩ agagĩtũĩka wa kũrora mahiũ ta macio matĩgagĩtuĩke magũgĩkua magĩtũre.

Kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩetha irio mwanya mwanya nĩ getha magĩkorwo magĩkĩhe indo ta, ngʹombe kana hihi mahiũ mangĩ. Irio ta ici nĩ magĩkoragwo magĩgĩthondeka indo iria igĩtagũo hĩĩ, iria cigĩkiumanaga hihi na gũkorwo nyeki ĩkĩgethetwo kana hihi ngano. Andũ magagĩthiĩ kũu magagĩcioha cikĩrĩ ciohe ciohe na cio ciga gĩcoka igakĩoyũo ĩgagĩũka ĩgakĩigũo kũrĩa makũmbĩ-inĩ kana kũrĩa ũkĩigaga mahuti ma ngʹombe nĩgetha ngʹombe ta ici ũrĩkĩrutaga o nini ũgagĩthiĩ ũgagĩthĩa ũgakĩhe mahiũ maku.

Iria rĩa ng'ombe nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩmatio, na rio rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkĩrwo bũthũ-inĩ iria ciakĩrĩ cia tene iria igĩkoragwo ikĩhana ta inya, nacĩo rĩagĩkĩrwo haha rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩkunĩkwo na rĩgakĩheo thikũ cigana ũna, nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩkĩmata, na rĩagĩtuĩka atĩ iria rĩrĩ nĩ rĩgũgĩtuĩka rĩgĩkĩmata, nĩ rĩakĩoyagwo rĩgakĩrorwo kana rĩkĩrĩ o rĩega, na rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩkorogwo na andũ magagĩkorwo rĩu magĩgĩkĩrĩrwo iria ta rĩrĩ nĩgetha magĩkorwo makĩrĩa indo ta ngima kana makĩrĩanĩria na irio ingĩ ta icio.

Matunda ma mababaĩ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩ matunda makĩrĩ mega mũno. Nanĩmo matunda ta maya, nĩmagĩkoragwo magĩgĩkũra kũndũ kũingĩ nĩgũkorwo matirĩ mĩrimũ mĩingĩ, na nĩmagĩkoragwo raithi mũno gũgĩkũra, nĩamu matigĩbataraga maĩ maingĩ, na matigĩkoragwo na mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩmagiaga. Matunda ta maya, mũndũ akĩhandaga rĩgĩkĩrĩ o rĩnini, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrora kaa ihinda rĩrĩa rĩragĩkorwo rĩgĩtakĩrĩ rĩrakĩgwata biũ. No rĩakĩrĩkia gũkĩgwata, rĩgĩthiaga rĩgĩkũraga ũrĩa rĩragĩthiĩ rĩkĩnenehete na igũrũ, rĩkĩrutaga matunda o ũkĩrĩaga o rĩkĩrutaga mangĩ.

Nĩũndũ wa ũnyihu wa mĩgũnda kana nĩũndũ wa kũrĩa andũ maragĩkorwo magĩgĩikara, rĩu thikũ ici andũ nĩmaragĩkorwo makĩrĩma indo ta thibinaci kana matharu namo maindo ta maya, magagĩkorwo makĩrĩmĩrwo ta kũrĩa mabaketi-inĩ kana matoo-inĩ nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩhota gũgĩcihũnia maaĩ na gũgĩcihe thumu wega kana bataraitha. Naguo ũrĩmi ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo nĩũrakĩhotithia andũ aingĩ nginya arĩa makĩrĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ mĩnini mataũninĩ kana icaginĩ, gũkorwo makĩrĩma tũnyeni twao tũnini twagũkorwo makĩrĩa kũu nyũmbainĩ ciao.